Ber ma wanyalo yudo kuom gwen mawapidhogi eki gin gik moko kaka ginyalo konyowa gi gik moko kaka manyiwa, chieth magi pielogo eko kikawo miolo epuodho modhi otow, nyalo lokore manyiwa maber ber ber ahinya. Kendo kopogore gi manyiwa, kendo gwen gieki konyowa gi chiemo. Inyalo tedgi kendo ring gi ber kabisa gi ngimawa nikech en ring'o marachar ma dwarre gi ngimawa, kendo ma daktari opuodho kendo mopuodh kendo gi mopuodh kendo gi sirikal. Kopogore gi mano kendo, ber ma wayudo kuom guen gi eki en ni kiuso to iyudo pesa to pesa miyudono inyalo konyri godo kata eodi king'iewo go gik moko matindo tindo manyalo konyi. Inyalo chulo godo kata pesa e sikul, magi e gik mawayudo kendo ohala mawayudo kuom gwen gieki, kendo gin gik mabeyo ahinya kendo konyowa e ngimawa pile ka pile. Kendo ka in kodgi gin achiel kuom mwandu ma gin achiel kaka kuom mwandu mawan godo. Inyalo kwanogi kaka mwandu nikech gin gi ohala malong'o. Kiusi, itero echiro miuso to iduogo gi pesa e ofuko, mano e ber mwa mago e ber mawayudo kuom gwendwa gi kendo kuom lee gini giek.

Tijni oselokre bang'e kinde e aluora marwa. Kang'iyo kendo kanya kuongo yangogi kaka gin rombe mabeyo kendo ahinya kendo mag nyaluo mag kienyeji ma osekonyowa ahinya kendo engimawa ma pile ka pile. Kendo gin ginyuolre ndalo adek anya wacho ni ginyuolre didek ehiga kahiga, kendo ka ginyuolre to ginyuolre mang'eny. Gigo rude, matiende ni en onyalo gemo ohala mathoth ka in jago ohand jamni, kendo inyalo tere ichiro bang' nyuol margi, onya gemoni kinde mabiro mathoth onya gemo i mwandu mang'eny ahinya. Kopogore gi mano to kendo gikonyowa kendo e chiemo. Inya yang'o gi, ichamgi kendo ring gi gin ring'o maber kendo maber ahinya ne ngimawa. Onge, onge kwiri moro amora minyalo yudo kuom ring gini kendo pidhogi yot. Gin gichamo mana lum kendo lum magichamo onego bed nibedo maler. Aluora margi be kuma gidakie onego obed ni bedo maler, ot be igero negi maler koth ok gogi kendo giluoro koth ahinya. Gin gik maka ipidho e kinde mabiro to nya gemo ni ohala mathoth kabisa, pause.

Ber miyudo kuom pidho yien en gemo biro gi ber mathoth ahinya kendo mang'eny aduwa. Ber mar pidho yien biro gemo koth kendo ober kendo ogeng'o yamo e aluora kipidhe e aluora mar ot manyalo muko ot. Kendo ber mare kendo en ni inyalo use mogem ni mwandu mathoth ahinya kendo omuom maber ahinya kabisa minyalo soyo e ofuko. Ber mopogre kendo kod mago kendo en ni, yien bende inyalo tiyo godo kuom gedo, kendo luwore gi kit yien minyalo tiyo godo egedo kendo yien ber ahinya kendo inyalo chwake. Kopogore gi chwake to inyalo goye maka ma ited kode e jiko. Mago e ber mabiro kod pidho yien kendo ber mar tiyo gi yien.

Gima biro e pacha kaneno pichani endi kendo aneno ji ariyo ji adek moko oumore gi suka to kendo mae nyiso ni maendi jo Maasai. Maasai gin jok modak kuonde motwo ahinya kendo gin jogo mohero pidho jamni modoko ka dhok, diek, mago e gik magipidho ahinya. Kendo maneno kaendi en aneno koyang' dhiang' matiende ni gin gi sawmo

Chiemoni mokuongo akuongo aluoke, kase luoke maler to akete e sufuria to achuake mobed mayom mapi dwon. Koseduono to awang'e gi mo. Kendo alute e mo mowang'e molokre marabuor. Bang' koselokre marabuor to ang'adone kitungu kendo gi nyanya eiye, to alosego maber ma apore chumbi mochieg go maber kabisa molokre marabuor. Kae to bang'e anyalo ng'adone kachumbari. Kachumbari en gino ma kachumbari bang'e to atedo kuon maduong' kabisa to achame.

Weche duto man kod nengo gin kaka ndawa, sandan, yedhi mameroji, chupa, gilas mesa , kod kibitrit kod kong'o.

Chiemoni anya lose, mokuongo adhi ng'ade, kase ng'ade matindo tindo tamoko ne mach. Bang' mokone mach ma mach oliel maber molosre maber, to akete to otholre maber taloko taloko motholre molokre marabuor, to sama otholre cha taole chumbi otholrego bang'e kihero to inyalo wiche kata mo, mo mar tedo mondo mi otholre malong'o kendo obed chiemo mamit kendo ma le ma nuang' ahinya.

Mokuongo wayang chiemoni, en kaka en chai kaka anene e picha ka en chai. Mokuongo ka idwa lose to nyaka ibed gi chak, ibed gi sukari ibed gi majan. Kendo imok mach tikete sufuria to iole pi ma pi chwakre kaeto pi sechuakore to iole chak to oyienygo maber, sama odhi koyienyocha to iolie majan, oyienyogo molokre marabuor. Bang'e kaeto ikao sukari to iole to otuakgo maber. Bang'e kosetuak ma buoyo orumo to ichunge kendo iole e okombe, kae to bang'e to inyalo madhe gi gimiyiero obed mandas obed chapat, gino moro amora miyiero minyalo madhe go. Mano e kaka ang'eyo ni inyalo lose.

Gima timore kaendi an kaneno to aneno sufuria, motede ring'o kendo sende mopang mang'eny mitoke chiemo to chiemoni en ring'o moted kendo oted gi waru. To be aparo ni ma nyasi moro matimore kata en chokruok moro mar ji kata mar anyuola emomyo sende ng'eny ka mitoke. kendo Itoko negi esende mopogore opogore marachar kendo ma rabuore. En ring'o motok mobiw mang'eny. To aneno jatoko be, en ng'ama miyo. Obet piny kendo katoko, osongo sende mosetoko chien. To aparo ni ma nyasi moro ema timore, kaok nyasi to en chokruok mar anyuola ema nikaendi kaka anene epichani. Aneno kotede, en ring'o moted e sufuria mang'eny maduong' kendo mar sufuria mar nyuol ber, kendo ong'eny aduwa kendo itoke gi san kopogore gojiko.

E ng'e gima ng'eyo kuom tijni endi en ni en dhiang' manyuol. To seche ma dhiang' nyuol no ibedo mot machiegni kode kabisa, kendo kata gimoro kaka guok okonego bed machiegni nkech onyalo yombo gi biero. To biero no bende ka poni omoko to imiyo dhiang' oboke moro miluongo ni osadhi, mondo mi biero owuog mapiyo piyo, mondo mi biero kik moki. Mano e kaka ang'eyo wach mar cholo dhiang'. Kendo dhiang' nyar nyaroya komodho opiyo bende chak ne ok nyal wuok kaka dwar re. Chak bro dwono bro bet matin ahinya kuom min mare. Omiyo koro ng'ato kaka japith mopidho dhiang' ok nyal yudo chak, chak inyalo mana wene nyaroya. Ema nyalo bet ka dhodho, mano e kaka ang'eyo wach mar cholo dhiang'. Kendo koro seche ma osenyuol odwaro chiemo mang'eny, kaka osiaga, it rabuon, kor rabolo, pi mang'eny maler momodho mondo mi obed gi chak mang'eny.

Chiemo ni en chiemo mar ring'o, igole e bucha, kisegole e bucha tilwoke maler. Kiselwoke maler, tikawo ikete e i kami ng'ade ewi mesa kamiselwoko maler, ting'ade matindo tindo. Kata koking'ade mokwongo inyalo kawe tikete e sufria toyienyo matin. Kosechwakre mathin, tidwoke ewi kaming'ade maen mesa maler kata mana e bod moro miseluoko maler, ting'ade matindo tindo, tidwoke e kendo. Tochwakre gi pige milwoke godo go, kisechwake to iweye ochako ka gimotwo. Tikawo, ikawo chumbi mathin ipore, kisepore chumbi tilokogo. Kasto ikawo mo mathin, lure kaka idwa ni mondo ilose. Kidwa lose wet fry kata deep fry, ti iloke gi mo mathin. Iloke gi mo, kiseloke motwo, tikao ingredients ni, gigo mek tedo ma idwa ni mondo ilose godo. Ti ng'ado, obed kitungu obed dania, ing'ado kiseng'ado.

Gima a gimabiro e paro, pacha ka aneno gigi eni chak mopuo ma jolang'o kano ma imadho mose gine, mopoto. Gigi ema jolang'o kawo ka kane chak miluongo ni musing, gi dhog gi. En chak ma mit ahinya, nitiere kaka ne girite mondo mi opoti. Kendo igi ntiere gimoro ma chalo kaka kemikol mane iketo mondo mi orit chagno mondo kik kethre. Kendo en chak ma yom kendo ma mit ahinya. Ee, mane mano e gima aneno e picha noendo ka aneno kaneno picha no taneno chak mar musing mar jalang'o.

Eh sigana ma mo ma anyalo neno e picha ni, ok ahero mon mobet piny ka bet aming'a ka galre ka tije gi kethre. Ka giriambo kata puodho ok gidhiye mokwongo en seche mek okinyi ma ng'ama dhako onego obed ni osechung' odhi e puothe. Gibet, ng'ato owuok e ode obiro e od wadgi gibet girie tiendgi gimadho chae. Nga'to osemadho chae ma koro iye ochielre chalo mana bul, omiyomok ahero wach mar bet abeta ni. Mano e gima aneno kae, sigana manyalo chiwo kae.

Gik makelo mor ma aneno kae aneno ka diek dendgi ler opidh maber, ochiemo maber. Yani giyudo chiemo aina te. Dendgi ler kendo gin diek malombo wang' ahinya. Kaneno to kata an be koro agombo mondo apidh diel. Abedie gi diel madendgi ler kaka magegi. Omigi chiemo mopogore opogore kaka water melon, it kabich. Chiemo mopogore opogore gichiemo ka giyudo chiemo mopogore opogore ne del omiyo dendgi ler ahinya, gin diek marachare maber makineno to igombo. Mano e gima aneno ka.

Gima aneno manyalo lero ka, aneno ka alwora ni ok en alwora maler. To pi ma minegi maneno ka mine gi luoko gi pigno, to en pi mochido moa kamolil. To alworano bende ok ber, kanyo nyalo kelo tuo kata mar ambululu kata athung'a. Omiyo gima timore ka ni eri ok ahe okane ka berna. En gima nyalo kelo chandruok e ngima ar dhano, omiyo mano e gima anyalo lero kanyo maneno e picha no.

Anya anyalo yo manyalo tiyo godo sama achwalo omenda kata omuom ma itiyogodo e ng'iyo gik moko sama itiyo gi mbui ma itiyogo e oro omenda e pinje mamoko. En yor ong'we yamo kata bengi, magi e yore mang'eyo manyalo tiyo godo seche maoro omenda matiyogodo e pinje moko.

Gima biro e pacha kaneno gini to aneno mana omuom ewang'a, nikech aneno ka en bengi, kar kano pesa kata kar golo pesa. Mano e gima biro e paxcha kaneno pichani e.

Weche maneno man gi nengo kae en bengi mar kano omenda. Dhano mawuotho kodhi e bengi keno, mosegolo omenda dhigo to kod yien mopidhi, makelo aluora neno maber kendo aluora nigi neno mokwe. Mago eweche ma aneno kanyo.